Magi gin nyithindo monyuol manigi ng'ol mopogore opogore. Ntiere kaka moko ntiere wheel chair. Onyuolgi kamano ka gin gi ng'ol kata sechemoko nonyuolgi maber to ng'ol oyudogi e wii dongo. Koro moro aneno ka ni gi wheel chair. Wheel chair en kom moro molos maber manyalo konyo jok manigi ng'ol mok nyal wuotho kendo wheel chair gi konyogi e wuotho koni gi koni kendo konyogi mondo gisudi ka ginyalo wuotho kendo mano e gima konyogi e wuotho koni gi koni. Kendo kaneno to mae en skul molosne nyithindo manigi ng'ol. Moro aneno koting'o okede mowuotho godo machalo ni wang'e oknen koro kata sechemoko kede no emowuotho godo. Oyudo kakowupothogo e yore mopogore opogore. Kasto kendo aneno ka nyithindo moko ochung' kodgi machiegni. Chalo koro ka ntie nyithindo moko be miketo e skul mondo nyithindo manigi ng'ol obedgi nyithindo wetegi kendo nyithindo wetegi nyalo konyogi kendo miyogi support mondo kik ginenre ka gima piny oweyogi kendgi. Koro ikelogi e skul mondo gibedgi jowetegi mondo gisom kamoro achiel nikech kata niobedo ni ging'ol okochuno ni koro okgisom. Somo skunde tinde olosi ma kata jo.

Kae aneno gin leaves gin oboke mag nduma, nduma en chiemo mipidho, kendo nduma en chiemo mipidho e kwonde ma nigi ng'ich sechemoko, kendo nduma otiga maber kendo ite dongoga kamano, kendo kang'iyo maber, taneno ka olos chenro ma kaka inyalorito ndumano, aneno ka ondikne japurno kaka onegobedni orite kata kaka onegobedni otimo ne ndumani mondo ochieg e yoo maber. Koro ndumagi kendo chenro mondikneno nyalobedono nitiere group moro mar jopur mawuotho e gweng' gweng' kata makonyo jopur mondo omigi kaka ginyalodongo chambgi e yoo maber kata kaka ginyalorito chiemo e yoo maber kata kaka ginyalo tiyo gi fertilizers e yoo maber mondo chiemo odongi ka nigi health maber, kendo mondo chiemo odongi ka koro kute okchamgi kendo gidongo ka gin healthy maber, chenrogi ichiwo ga gi jo agriculture kata jo agriculture department yudo kaka konyo jopur e rito chiembgi kwonde mopogore opogore ei rito gikmagipidho e puothegi, kendo rito puodho kendo ng'isi gimonegobedni itimo mondo cham kata gikmipidho odong e yoo ma.

Tijni ipuoje jii e sikunde mag somo tuoche. Nitiere sikunde ma sirikal oloso mondo jii odhi opuonjre timo tijni tijni en tich mar healthcare kendo tijni isome sikunde molosi ma jii lonye tije mag tiye osiptende kata tije mag rito jotuo kata tije mag ng'iyo kaka tuoche dhi. Koro tijni isome sikunde molosi mar lony e tije healthcare kendo sikunde gi iluongo ga ni health care facilities training kata KMTC kenya medical training e kaka ng'eny gi itime kendo kenya medical training en sikul ma olosi ma jopuonjre nyalo dhiye to puonjore tije mek osiptal ,puonjore kaki rito jotuo, puonjore kaki pimo tuoche, puonjore gik moko mopogore opogore mag osiptal .Tijegi ipuonjo jii gi jok molony e tijegi kendo mong'eyo mosetimo tijegi e yoo maber . Koro gin tije gin kuonde mipuonje jii e yore mopogore opogore kendo